ĩronekana ĩ kampĩini ĩbangĩtwo, nĩ arigitani maumĩte mathibitarĩ-inĩ kana gĩkundi kĩa andũ kĩngĩkorwo gĩĩbangĩte gũthomithania ũhoro wa mĩikarĩre ya mĩciĩ, tondũ maandĩko marĩa maandĩkĩtwo harĩa maronania me maũndũ ma gũbanga mĩikarĩre ya kĩmũciĩ, kana ĩkorwo nĩ ya njanjo ya ciana nini mathibitarĩ-inĩ, ũhoro wa kwanĩrĩra, ciana nini ithiĩ ikaheeo njanjo mathibitarĩ-inĩ.

Mũndũ ũyũ no akorwo ena thĩna ũrĩa ũtũmĩte acere harĩ ndagĩtarĩ ũyũ kũrorwo. Mũno ũroneka wĩ thĩna ta wa magego, tondũ ndagĩtarĩ aroneka ekĩrĩte karembeko na kaingĩ tũtũ twĩkĩragwo nĩ mandagĩtarĩ marĩa makoragwo makĩrora mathĩna ma magego, ona mathĩna maya mangĩ. Na o ho nĩ haronekana ta atarĩ thibitarĩ-inĩ marĩ, tarĩ handũ hena campaign andũ moke marorwo mathĩna marĩa mangĩkorwo makĩgerera. Tondũ ũngĩrora mwena ũrĩa ũngĩ, nĩ ũrona hena andũ angĩ na ta hena kĩharo kĩnene. Koguo no ĩkorwo ĩĩ handũ habangĩtwo andũ mathiĩ marorwo mathĩna marĩa mangĩkorwo namo. Maũndũ maya kaingĩ mabangagwo rita rĩmwe, harĩ mwaka harĩ mathibitarĩ maingĩ. Nĩgetha gũteithĩrĩria matũũra na andũ a matũũra arĩa matehotete, kũmateithĩrĩria kũmenya mathĩna mao na kũmarigita tũhũ.